Ore taa adolita tene, nadolita olchani nai ogirai aguet, nitauni inkuti keek nataguataki. Tenilo nai aisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa ilo ayieu, neku naa ilo aata enkalem napi arashu ninye orpanga. Nilo autaki enikoni tenedung'uni olchani, niutaki enikoni tenegueti aitobirr nitorisi enaa enaasita ele tung'ani tenapisha. Neeku kelelek oleng', peyie ilo naa aliki arashu aisum oltung'ani peyiolou enasiai.

Ore taa entoki naloito dukuya naa esiai enkiremore emkunda etiiki tende, naa ore elde lidolta naa ormalenge ele loloito olopeny aitayu arashu akesu amu etuuno neraat niaku naa etabaua erishata napuoi akesu adamu sinanu enkolong' apa naitayio arashu nashomo akesu naa kesidai amu kenyae enaa endaa nepuoi sii amir enoshi kata etaa kumok, nemiri netumi iropiyiani naai niidim ataasishore, niaku kesidai embae nijo ena naai entoki nijo ormalengei amu aisidani ninye nisulaki naai tonkera kutitik.

Ilntunganak taa kulo otii emukunda, arashu otii ollchamba neeta entoki naasita kulo tung'anak doolta ajo etipia orpuya enkop peyie elo enkolong' atum kuna tokiting' nairagita tene elelek aa ore kuna naa inkaitibulu arashu irganayio naatipikaki ijo kitau mpooshi naji eshomoki alo peelo enkolong' ailang piitoi oeetumokini aitau tiatua imbeniak enye naa enetipat oleng' peyie iasi ena baye amu keishoru endaa tesapoki tiatua iltung'anak araki tiatua ormarei lino.

Adolita intokitin oshi nekijo osi yiok tenkoapng' inkidongi oolotorok aa naa inkajijik naapuoi aapikaki ilotorok peepuo aamany nitau endaa arashu enaisi enye tiatua nena ajijik, ore naaji eng'eno araki imbaa naanarikino peyie ilo aas naa ing'as aing'oru kuna kindong'i nintobir nipik ewueji naaji nalamita atua ilntung'ana nipik enkiti wueji natii embata enkare peyie epuo naa lotorok enotok aitau enda namanya atua nena ajijik araki nena kindong'i metii ororei araki enkitanyamal sapuk namanita

Adolita intokitin naagira aasa tene, ang'as aaku adolita iltung'anak naai ooterrerenate naaji niishop ntokitin naaijo irbuuti egira naa aapuo aaroro enterit eesita naa esiai eunore elelek egira kulo tung'anak aun irpaek arashu aun nkujit, idolita ajo entang'asa elde tung'ani aturr enkumoto pee elo naa anotoki atuuno ina aitubului naibung'ita tenkaina, neeku nena tokitin naagira aasa enaa enikigira aadol tena pisha.

Tenadol ena arashu tenadol ena siai adamu emukunda, nadamu enturore nashomoki aas nepuoi aaturru enkaitubuluai nijo ena naa ore ele tung'ani oishopo entoki naji gloves tooonkaik naa keishopo peyie elo atumoki atuturu ina aitubuluai tiatua enkop, niku esiai enkiremore nashomo alo dukuya tene neshomo naa olopeny aturu ina aitubuliai pelo apik aiwueji araki peelo aitaas naji enkae toki etipat naidim ataa keshomo arashu keyieu nelo aas.

Ore tipatisho naai natii atua ena baye naasita ele tung'ani tende naa peelo inapolea naai nang'ira abukoki olchamba peelo aitopir ina terit emukunda enye paa metaa ore peejo alo apik empeku enye enkop naa eng'amu ina terit aitobiraki nepuo inkaitubulu enyenak aabulu tesiekunoto oo tesupatiso naai ishoru naa inasidano enterit neaku enetipat oleng' piilo oltungani aitobir emukunda ino nibukokii naai irkeek arashu entoki nijo embolea peelo naaji apiru nelo asidanu egira enkiremore alo dukuya.

Oore inkampunini naijo naai eena e safaricom, arashu ninye airtel, naa kenarikino naaji peepuo aiakikisha aajo, etabayie esiai e digital arashu etabaikia iltung'anak kumok. Oore enedukua enarikino naaji nepuo aapik irboosters inkwapi naaji nemetii network kelo naai iina aret iltung'anak peyie epuo aatum network nepuo naa atumoki atoosh isimui, arashu atijing internet Enyor sii naaji nepuo ninche aitelelek entumoto onena tokitin, naijo credit arashu ninye bundles amuu ninche naake oopuo aret iltung'anak, pee epuo asioki atumoki iina siai e digital te pooki ng'ae.

Ore nai ara olamirani lo ntokiting' naijo ne taata, ashu ninye entoki naji jiko makaa, arashu jiko okoa, naa kalake ainosaki ilo ainyang'ani, eniko peyie ele ainok ilo jiko, eniko peyie elo aar teneeku idipa, arashu ninye enikunaki nai oyiarei arashu enkitumiata. Peyie mepik intokiting kumok, nemelo aiteleki ntokiting nairoshi, peyie naa melo asioki ainyel oljiko lenye. Neeku intokiting naijo nena, nai indim atuutaki ilo tung'ani ogira ainyang'u, pelo naa ayierishore ilo jiko, tenkarriyiano, nelo naa atumoki atobikie toonkolong'i kumok oleng'.

Ore nai enayiolou ajo eh nchere itu eshipakino, arashu itu enyor olainyang'ani esiai nataasa, arashu nataasaka, nakalo nairorie maakutitik. Naikilikwan nchere, kainyoo nai ena nitu itiship ninye. Arashu, kakwa barikinot arashu kakwa tokiting' nai ninye eyieu nepuo naaku eh itishipa ninye. Ore pelimu, nalo naa aya iroruat peyie alo naa atumoki, ataasa enaa enayieu ninche ilainyang'ak. Amu nakata nai atumoki sinanu anoto, kulo ainyang'ak toonkolong'i pookin, nepuo sinche naa etaa etishipate, arashu etishipakinote, esiai nataasaka.

Ore nai oltung'ani lemeyiolo aitumia enkoitoi e Internet, na kautaki teleleki oleng. Eng'asa aku kenarikino neeta ele tung'ani, esimu enye sapuk, ataa smartphone. Ore peyie eeku keeta, nilo naa autaki eniko peyie inyang'u entoki naji data bundles. Ore pidip ina, niutaki enikoni teneboli arashu tenebolikini Internet menoto naa ajing' oloing'ang'e. Nilo naa autaki aikunaki nejia, nelo naa sinye atum ina reteto, neshipakino inasiai e Internet amu esiai sidai oleng. Neeku kelelek oleng, peyie ilo autaki oltung'ani, peyiolou sinye inabae.

Ore taa ena naa esiai enkiremore ake ena naa ore kulo naa iloshi keek arashu inoshi aitubulu ooji migaru ate eking'urakini olosek epuo ninche aitashe nepuo aitayu irng'anayio enaa enanarikino, ore naai pee ilo aliki oltung'ani eniko ena siai naa piirik atua emukunda niutaki enikoni teneeni ee ilo shani niutaki sii naai enikunakini eenata arashu enkeene naai napiki peyie melo sininye aen ainyialaki nepuo naa ainyiala, neeku nijia naai ikunakini oltung'ani pee elo siinye ayiolou eramatata ekuna tokitin.

Kadolita taa en'daa sidai oleng naai naa orgali tenebo onkirik nateyiaraki aitobiraki. Oore naaji eninko peyie iinya eena ailo naa ainyiang'u enkurma arashu nidumu enkurma, niyier, aah taa intokitokie enkare, oore peyie itokitok niyier arashu niimpir, niyier orgali. Nidumu inkirik, nidung'udung nipik naaji matejo spices pooki aah taa irnyanya, kitunguu, weilata. Nilo naa ninye aisho enkiti rishata meteyiarata, neoku aitobiraki. Nidotu nipik esaani. Nidumu orgali liin'dim naaji ainosa, nipik naaji aitushulaki nena kirik enaa enekidolta teene, aasi niilo aton aoshore en'da sidai oleng' niteyiara.

Enedukuya adolita indaiki napaasha, adolita entoki najo ilashumpa chips. Nadolita nai ormatuntai otudung'dung'oki, laijo kitayu ormaembe, nepiki orbakuli. Naitoki aku kadolita kule natipikaki engilasi. Ore nai eningo piintobir ena, ailake nai ayau nkwashen inonok, nidung'dung, nipej teilata nai nisuaki enkiti shumbi metotiwuo nai enaa kunda. Nidumu kule inonok nai niteyiara, nipik egilasi sinye miropija penyo. Nilo ainyang'u naa ormatuntai lino, pilotu aiper tenkalem, nidung'dung nai enoshi kata idipa aituko, nidung'dung'oki ewueji naijo ele bakuli. Asi, nejia inko tenintobir ena, nilo naa dukuya anya endaa ino sidai oleng.

Adolita ndaiki sidan oleng', adolita irmatunda ootii orbakuli nadolita ee shaai natii enkikombe kitodolu ajo ee white coffee ena, netii nkuti snacks aa taa etii nkekii neeku ninche adolita tene naa ore enikoni tenenyaai ena ailo ake ayierr shaai ino esidai nipik nkuti ale nipik enketi sukari, nilo ainyiang'u kunda taa matejo kunda kekii tenebo ormatunda linonok nilotu aituk ormatundai nidung'undung tenkalem asi niyau emisa enoshi kata etaa naa ilo anya aikunaki neija, neeku neija ikoni teenepuoi aanya kuna naa endaa sidai ena naret osesen.

Ore taa tene, adolita endaa tempukunoto orpaek, tenebo akeyie ontokiting' naijo minji, arashu ninye netii inkuti kirik. Ilo nai dukuya aitobir ena, na ilo ake naa ayier irpaek linonok kando, ore pepuo aoku, nilotu aikaraank. Ataa aitushulaki kunda tokiting' naijo kitunkuu, irnyanya, o tenebo si onena kulie tokiting' naanyori, enoshi kata eoto sinche. Nilo dukuya ayierr teilata, mpaka naa nepuo aoku pi. Nidotu nilo apik esaani, asi nilo naaku intobira endaa ino, nilo aton anya tesupatisho.

adolita taa entoki najo ilashumpa heavy breakfast aataa endaa sidai oleng' niidim ainosa tadekenya epuoi naaji aitobir ena daa nilo ayier shaai ino araki entoki naji whitecoffee nilo naai aitobir kuna tokitin naaji sausage aa inkirik enkurue naitushlakino inkuti tokitin nilo adung' irmatunda linonok naai laijo tempukutano irmaembe ninyang'u sininye naai ormandasi lishomo apej teilata niaku naa intobira endaa sidai niindim naaji sinye ainosa nikilo aret osesen lino tialo biotisho ino

endaa ena sidai oleng naai nanarikino naji ake nilo anya tadekenya, ilo naa aitobir ena ataa ing'asa ainy'angu irmosor linonok nilo naa areren enkima ino nai pilo aku tayari piilo naa aifrai irmsor linonok ore peaku tayari nilo naa apik esaani enaa enidoolta tene, nilo sininye alo dukuya ayier naa enkiti shaai ino nipik inuti ale nipik majani nipik coffee enaa enidolita tene nilo adung' irmatunda linonok enoshi kata indipa Aaituku nidung'dung naai nipik enkiti saani arashu ewueji akeyie nitipika niyau taa alotu anya endaa ino sidai oleng, naai nekindim ayeu atereto.